kore ltarigita linkompuaya naa iasie duo siai kitok tanaaku iata ropiyani naa itum otoki haraka tanaa miata lino makeyon kore hasara naata naa keya ropiyani kumok oleng tiniasheree ltaragita lamara linoo naaku kore tanaa iata lino makeyon naaku iasie naa lkazi kitok oleng tankataa niyeu oo tangamata duake niyeu

Kore taa ninko tenimpundus ltungani ana siai naa ijiko ltungani meshomo ilshamba lenye neyaa eneng'ot enkare netur udoto efuti nabo onusu, nepik mpolea ina udoto enye. Neun ilchani lenye endisi tenia udoto enye. Nenuk udoto anaa ake metumo ilng'anaiyo.

Koree ena bae naa keret kulo tung'ana lemeeta siaitin aishoo mpaash naasie siatin onkaik enche. Amu koree naa teneun oltung'ani kulo ng'anayio naa keyiou naa iltung'ana ounoki neyeu sii iltung'ana loitayu kenya teneku oo sii tenekuu kenya ng'amete natayuni teine, keyou iltung'ana oitakii. Keiyiou iltung'ana oitaki neisho iltung'ana lemeeta siatin petum esiai.

Kore taa ana siai naa keitishipisho kenya teanaku nkaata nituum ltung'ani lng'anaiyo, amu meeta naashi ltung'ani nimeshipakino lng'anaiyo lo nkaaik enyanak. Tenaaku naa doo ng'amata ning'aas doo anyaa lng'anaiyo linono eshipakino naa oleng.